Pichani karango taneno nyathi mathis kendo nyathini en gi mor nikech kang'iyo wange to obwonjo. Obwonjo nikech ngimane tere maber kendo kineno kanyo to en gi nyandike moro oriembo mos ei ot. Koro m en achiel kuom yore mimiyogo nyithindo mor , kendo iritogo nyithindo king'iewone toy monyatugogo kopo en kende e ot kata onya tugogo gi nyithindo mamoko. Koro ma en nyathi, nyathi momor, nyathi marundore gi nyandike moro e ot kendo en gi mor nikech orite maber gi jonyuolne , kendo mano e maber gima jonyuol te onego otim kirito nyathini ting'iewone gigo ma chunye nya gombo, gigo ma nya konye mondo odong obed motegno. Kendo mano en gima ber , en paro maber ne nyithindo mathiso mondo gidongi ka gin gi hera e kinde gi janyuolne.